Kwĩna mawatho na mĩkana ĩrĩa ĩrahũthĩka kambuni-inĩ, mũndũ ũrĩa waheanire ũtungata ũcio, rĩtwa rĩa kambuni, kĩndũ kĩu, mbei ya kĩndũ kĩu kĩratũmwo, mũtũmi wa kĩndũ kĩu, ta rĩu haha nĩ ndĩrona mũtũmi wa kĩndũ kĩu nĩ Edward, namba ya thimũ ya mũndũ ũrĩa ũratũmĩrwo, rĩtwa rĩa mũndũ ũrĩa ũratũmĩrwo, namba ya kĩndũ kĩu kĩratũmwo, mathaa marĩa kĩndũ kĩu gĩatũmirwo na mũthenya ũrĩa kĩndũ kĩu gĩatũmirwo.

Ĩno nĩ wabici. Nĩ harĩrie wega nĩ ũndũ wa mũcemanio, ona hena nginya projector, kuonania nĩ andũ marakorana nĩgetha maarie maũndũ ta biacara, ona kana kĩndũ kĩngĩ.

Ũyũ nĩ mũthuri. Nĩ aronekana nĩ aranĩka magetha make handũ barabara-inĩ ya rami. Handũ haha nĩ hega mũno tondũ hena riũa rĩega. Anĩkĩte magetha make mwena-inĩ wa barabara. Ĩno nayo nĩ ĩronekana nĩ ngano. Nĩ aronekana ena magetha maingĩ mũno. Barabara ĩno nĩ ĩronekana ndĩrĩ na ngari na ona ũkĩrora, nĩ ma ona gũtirĩ na mĩhang'o. E wika barabara-inĩ na nĩkĩo arahota kwanĩka ngano, na nĩkĩo arahota kwanĩka ngano haha barabara-inĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ kana ona mũndũ ũramũgia.

Ĩno nĩ mĩnyongoro ĩrĩa yũĩkaine ta African night crawlers na njĩra ya gĩthũngũ. Mĩnyongoro ĩno nĩ ya rangi mũtune, mĩnyongoro ĩno ĩbataire kũndũ kwĩna ũrugarĩ, kwĩna ũrugarĩ mũingĩ kuma wa mĩrongo ĩrĩ na inya nginya mĩrongo ĩtatũ, nĩgetha ĩkũre narua. Mĩnyongoro ĩno ĩngĩigwo thĩiniĩ wa kũndũ kwĩna ũrugarĩ mwega ona no ĩkũre wega thutha wa thikũ mĩrongo ĩna kana ona thikũ mĩrongo ĩtano. Harĩ kũria wa mĩnyongoro ĩno nacio irio cia acio nĩ gĩko kĩrĩa kiumanagĩte riiko-inĩ ta mboga na thũkũma na indo irĩa ingĩ.

Eliud Kipchoge nĩ mũkenya wĩ ngumo mũno thĩ yothe handũ yarũma nĩ ũndũ wa gũteng'era gwake. Oĩkaine nĩ ũndũ wa gũteng'era mahenya ma mita ngiri ithano na mathuri wa mĩaka mĩrongo ĩna. Eliud Kipchoge nĩoĩkaine ta muteng'eri ũrĩa wĩ ĩhenya mũno thĩinĩ wa thĩ naguo tha ici gũtirĩ mũndũ ũrĩrahota gũbunja rekondi yake ya mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na inyanya kũrĩa ahotire gũteng'era na mathaa mere kilomita mĩrongo ĩna na igĩrĩ bũrũri -inĩ w wa Germany Kipchoge oĩkaine mũno thutha wa gũteng'era bũrũri wa Australia mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na kenda kũrĩa atwĩkire wa mbere, muteng'eri wa mbere kũrĩkia ihenya na thĩ wa mathaa mere. Kipchoge athiĩte na mbere gũtuwĩka muteng'eri ũrĩa wĩ ngumo mũno.

Thigari mena wĩigĩrĩrĩki wa kũgitĩra na kũrangĩra watho. Oho nĩwĩigĩrĩrĩki wao gũtigĩrĩra atĩ kwĩna thayũ bũrũri -inĩ na njĩra ya kũgirĩrĩria mbara ociothe na kũrehe ũiguithania. Thigari nĩ marĩ wĩigĩrĩrĩki wa kũgitĩra mĩoyo ya andũ ohamwe na indo ciao. Oho thigari nĩmarĩ wĩigĩrĩrĩku wa kũingĩrĩra rĩrĩa manyita andũ na mehia rĩrĩa mahaneka. Thigari nĩ manyitaga ehia ta acio na oragani kana ona andũ arĩa mecirĩirio kamahĩtia ta maya. Oho nĩwĩigĩrĩrĩki wa thigari gũtigĩrĩra atĩ andũ oothe nĩmareka ũrĩa kwagĩrĩire. Ona nĩ magitagĩra mĩhaka ya bũrũri na indo cia thirikari na mĩako na mĩgũnda.

Jumia nĩĩtũmĩrĩte tekinoronjĩ harĩ wendia na ũgũri wa indo. Gũtirĩ kĩndũ ũtangĩkora jumia kũũmia macini nginya nguo. Jumia nĩyũkĩte na njĩra ya kũhũthia maũndũ, kũrĩa mũndũ arabatara o thimũ yake na kũingĩra kwa jumia, na kũu ũguo, mũndũ no gũcagũra agũcagũra kĩrĩa arenda kũgũra, na mũndũ enda kĩndũ ona kĩandĩke rĩtwa rĩake, ona kana kĩndũ gĩcabithĩtio mbica yake, nĩkũrĩ mĩago ya kuona kĩndũ ta kĩu arenda. O ho, marĩhi nĩ raithi mũno, mũndũ arĩkia gũcagũra kĩndũ kĩrĩa arenda, acokaga akarĩha na njĩra ya thimũ, thutha wa ũguo mũndũ etagĩrĩra o kĩndũ kĩrĩa etia. No nĩũndũ wa tekinoronjĩ ya kĩrĩu, nginya mũndũ no ahote kũona nginya harĩa mũrigo wake ũkinyĩte.

Ici nĩ mbembe, nĩ mũthemba ũrĩa nyendete mũno. Mbembe ĩno tũmĩtaga gĩthigũ. Mbembe ĩno yarĩkuo okuma tene. Mbembe ĩno no nĩrathiĩ guthira nĩtondũ andũ aingĩ matiramĩhanda mũno na arĩa aingĩ marahũthĩra mĩtu ya nduka-inĩ kũruga ngima. Mbembe ĩno ya gĩthigũ nĩ njega nĩ tondũ nĩrutaga mũtu mwega wa ngima na ona mũthaka mũno. Ndĩhandagwo na ndawa oyothe ta mbembe iria ingĩ, na ngĩnya ũngĩcamũkia ũrĩe nĩ thaka mũno. Ona ndĩrĩyagwo nĩ tũnyamũ ta mbũca na nĩikaraga ona rĩrĩa kwĩna riũa, ndĩũmaga ta iria ingĩ. Niĩ ndihandaga ona kana kũrĩa kĩndũ kĩngĩ nĩũndũ wa mũrĩo wa mbembe ĩno ya gĩthigũ na ona mũtu wake wa ngima.

Andũ aingĩ bũrũri-inĩ wa Kenya marokagĩra indo hũthũ rũciinĩ ta cai na mũgate kana ona cai na mandathi, na kĩndũ kĩhũthũ igũrũ ta matumbĩ ona kana thigonji. Mũno mũno aya nĩ arĩa maikaraga mataũni-inĩ. Gicunjĩ kĩrĩa kĩngĩ kĩrokagĩra indo cia ũndũire ta ndũma, ngwaci, mĩanga na magaikũrũkia na cai. Aya mũno nĩarĩa nĩarĩa me icagi-inĩ kana rika rĩrĩ rĩa andũ akũrũ. Gicunjĩ kĩrĩa kĩngĩ marokagĩra ũcũrũ wa iria ona kana ũcũrũ mũgagatu. Oho nĩkũrĩ gicunjĩ kĩrokagĩra irio.